Ahero tich mar tedo nikech achiel en gima konyoji bedo kanyakla, iyudo ka utedo kaka familia kendo ugo mbaka to ubiro bedo kanyakla kendo ungeyo mangeny kuom jomane utedogo. Mar ariyo tedo be mi ibedo gi ngeyo mar seche ma idak kendi inyalo loso chiembi maok ochuno ni nyaka idhi inyiew chiemo oko, aah, moro kendo, tedo miyo be ingeyo tedo chiemo mochiek onge gima rach ka bedo gi kech kasto idhi chamo chiemo maok ochiek. Gima omiyo ok ahero tijni, achiel inyalo wang seche mitedo ,mach nyalo wangi, mar ariyokoketi ni ited gik mikia tiyo go kaka gik molos gi teknolojia ma kinyasani, inyalo ketho moko kata moko be nyalo hinyi mamiyo gik moko machal gi gas machal gi ,mantie picha kanyo ni mimuro go chiemo no nyalo ketho kendo nyalo miyo aah, familia bedo kasara mangeny

gimabopuonja ngani mokuongo en ni tedo en lony kaen en lony en lony manyakabedni ni iyie mar puonjori nyaka chieng mibodok e loo kaka imedo dongo ibo rado gi jo monge tedo moloyi kendo jogo pod bo medo puonji ibo rado gi chiemo mopogore opogore mitedo kuonde mopogore opogore kaluwore gi timbe mag jogo. Marariyo abo puonjo ng'ani tiyogi gige jikon mopogore opogore kaka sufuria oluthkuon , ojiko, sende, bakul, tiyogi okombe gi gik mopogore opogore maradek abo puonjo ngani tiyo gi teknolojia manyasani kendo ki ng'iya picha ni no ineno teknolojia ma kinyasani inaneno kendo mimuro go chiemo e yoo ma kinyasani inyaneno gas mitedogo kitiyo gi muya mano kendo ma kinyasani be inyaneno birika mimuro go pii mana koket mana e stima nyakapuonj ngani tiyo gi gigi mondo kik gi bii gi miye masira e ndalo mabiro maradek abopuonjo ngani kaka ikiko gik mitedego kik oket chumbi mangeny kaka onego obed ni opimo nyanya kitungu dania hoho gi gik mopogore opogore kotedo marangwen abo miye gimoro miwacho gi jo mariek ni gik moko mana mit ko ket gi e yore mowinjore kendo oket gi e nengo mowinjore kik ket mangeny tobende kik oket matin

Adhi chako chiemoni kachamo chiemo mabet mitgi nitie piny matin, adhi chako gi chamo kuon galot, kendo adhi ngwenyo kuon no malongo, adhi winye elweta then adhi winyo go alot malongo, to be ok adhichame mangeny nikech onyalo yienga. Tok mano adhi kao chiemo motingo nyanya, avokado, kitungu, achamo mano mondo alos dhoga gi ringo. Kasto mano, adhi kao soda no, akao ringo to achako gi ring gweno tachamo koni tamadho soda, atimo kamano kamano, ka mano oseroma tadhi akao ringo mar, ringo mobul mantie bada korka achwich koni to mano ema adhi chakogo ema adhi tieko go seche ma ayweyo ,seche ma iya osepong kendo kachamo chiemo no anya bedo ka aketo thum moro mayweyo chuny, miwinj kagima ywayo chunyi kachieo, moro machalo gi lingala, wende machon, wende mane iwinjo sech ema jii chiemo kendo mano dhi miyo agombo chamo chiemo ni malongo

Chiemo ni anyachamo kende anya kete esan to gimaketo kendo maangeyo e pacha en n chiemo ni oyware kendo obor koro nyaka bedni seche maa kawe ka agole e san nyaka bed ni asego kwan mar mano. Maraariyo anyalo kete e san gi mchele kendo anyalo kike gi mchele kasto aketo dengu e bathe mondo omyie soup minyal chame go kendo mano be anyalo chame go kendo anyalo chame gi ring'o ka akao soup mar ring'o to aole wiye nondo omiye rangi manyalo dwaro kasto bachame gi ringo moro kendo banyalo chame gi chai kende e bathe ka chai no miyo kik odeya mondo kik odeya kaeto gimachielo manyaka ange kachamo chiemo ni en chiemo ma chamo gi kijiko tek omiyo abo kao uma ma dhoge opogopogi kendo abo chwoe go kasechuoe tawinye mondo omoki to kasewinye tema achame toeichamo chiemo ni tabobedo ka ng'e etok wiya ni nyak bed ni anjake malongo nikech kokanjake malongo tonyalo koso regre ei denda

Anyalo dhie app mane agole app ni kendo anyalo ng'iyo kantie medruok moro moketi monego bedni amedo mondo app ni otii. Marariyo anyalo chako wuoth mondo adhi e bengi matiyogoni kasechopo ebengi anyamanyo ng'ama nyalo konya mondanyise shidana kendo anyalero negi chieng manaochako timre mondo gikonya. Kendo be anyalo dhii e tesen machiegni mar agent mantie machiegni kendoo anyalero ne shida no kendo ka shida no ok nyal konyre kanyo anyalo gocho mbele mondo okonya gimoro kendo kaonge gi ngufu kata aonge gi pesa anyalo dong ot kanyo kendo anyao manyo namba manomiwa monengo bedni wagoche kapp no okelo shida kendo anyalo gochone ng'at monegobedni konyo jonyieo kendo anyalo lero ne shidana kendo anyalo penje kaka inyal konya kosemiya konyruok, anyalo gone erokamano kendo anyalo temo gigo mosenyisa tokamago duto otamore to anyalo golo app no kendo anyalo manyo app mar bengi moro mondo okonya mondo anyalo bedo ni anyalo timo tich monengo bed ni atimo

Aaah, achiel kuom yor eminy akonyego en ni ikuong iwinjo stoche kaka gino otimre, seche mane otimre gi kaka ngano okelo maye. Mar ariyo inyalo nyiso ngani mondo olok nambane mar siri nikech nambane mokalo no osenge gi jomecho kendo e namba ne mar siri inyalo nyise mondo omany namba matek mar ngato mondo onge, namba monya kiko gi weche ,onya kiko gi nembeni, kasto onya kiko gi alama mopogore opogore kaka keto alama mar tieko wach. Moro kendo inyalo nyiso ngani mondo odhi otim ripot e tesend obila mantie machiegni mondo nonro otim matut kuom ngano maye kendo jogo mondo otam mondo kik chak tim gima chal kamano. Gimoro kendo minyalo nyiso ngani en ni kangato ogochone kata kangato wuoyo kode eyore mag mbui kendo kwaye gigene ma onego obed maling ling kaka nambane mar siri gi nambane mar sim gi nambane mar opande, ok onego obed ni owacho kata ochiwo ne jogi nikech gigo inya tigo mondo omaye kendo onego oobedni gik machal kamano okano ni en owuon ema ongeyo kata jaode, kata osiepene ok onego obedni ongeyo gik machal kamano ma onego obedni konye mar rito akaunt ne

Nonro mokuongo mabiro timo ,abiro penje kaka gino notimre, seche mane otimre to osebedo be kotimre kamano e ndalo machon koso mae ekinde motimre mokuongo. Mar ariyo be abo nyiseni mondo ,apenje pesa mane entie go e bengi, nyalo bedo ni pesa mane entie go ema oserumo, omiyo ok onyal chudo. Mar adek abro penje bengi motiyo go, tok kosenyisa bengi motiyo go, abo kwaye mondo ogochne ng'atma ochung ne jonyiewo e bengi no kendo openje gima nyalo bedo ni en wach manya bedo ni theko. To kaok kamano ka ok onyal gocho, anya kowe achiel kachiel nyaka e bengi kendo anya dhi ma wayud ng'atma ochung' ne jonyiewo no kendo wanyalo penje penjo mondo okonywa, ngano nyalo konyowa kendo nya nyiso wa gimane omiyo ok onyal ,bedo, ooh, ok onyal chudo e mbui mare. Gimoro kendo, wanyalo dhi e tesend agent mantie machiegni kendo wanyalo konye ma, wanyalo kwaye mondo okonywa mondo wanyal yudo kony. Gima anya miyo ng'ani kaka gima onego obed ni otiyo go kata gikma onego obed ni ong'eyo, nyaka obeni ongeyo kaka bengino tiyo e yore mag mbui, gimoro kendo ,nyaka bedni o,seche mane okao bengi to onya kao bengi ma tiyo go yot e weche mag mbui kendo tiyo gi app gi no yot

Amosi ni okwe jang'iewo marwa, an jauso mane nyiew kuomi lao mar arus mane igomboni ochop kuomi chieng' tich ariyo to kindeno osekalo kendo osedeko mar choponi gimane inyiew e sa mane wawinjore. Mae osebedo kaluore ni gari mane wakete, eeh lawni ne obukre oweo lawni e tesend moro mopogore gi kaka ne owinjo ochope kendo wasegochone ja gari no kendo osegoch e tesend no kendo waseluo kama lao no osechope, kendo ng'ama nokao laono e tesend no wasenyiso ni oduki kendo lao no idhi ket e gari kendo kawuono godhiambo, kosekete godhiambo garino dhi ringo kuom seche madhi abich mondo ochop e tesendi kendo kiny okinyi kichiew inyalo dhi e tesend kanyo kendo inyalo dhi mondo ikawe. Inyalo tingo kipande ni kendo inya tingo gimoro minya nge ni en in. Wago mos kendo kuom deko gi lao mane inyiew ni kendo wanyalo gombo ni e kinde mabiro ipar mar nyiepo kodwa, erokamano

Jorieko nowachoni mach ok nyal neg gi mach, to kinde moko be mach be onego gi mach. Kawuoyo gi janyiewo ma iye owang' ,achiel abo ling mondo iwinje kendo owuo motieki, wuoyo mowach gigo duto mantie chunye biro konye mondo okwe mos, to kose wuoyo kane opo ni ikosone anyalo nyise ni ago mos kuom kosoni kendo ago mos kuom dukawa mawauso ni timo marach kodi. Kendo inyalo nyiso ngani ni e kinde mabiro kata ei ohala mutimo no e kinde mabiro ubo rito maber kendo ubo timo kaluore gi dwache kendo kaluore gi dwach duka mondo kik ngato, kik ngato kuomu bed kahinyore. Gimoro kendo minyalo timo ,inyalo luongo jatelo mantie malo mohingi mondo otigi janyiewo ni, sech emoko inya yudo ni janyiewo ni iye nowang mana kodi to kendo koyudo jatelo maduong kawuoyo kode onyalo dok piny kendo ginyalo wuoyo kendo wach mane thago gi no ginyalo loso

Achiel, abo chako gi nying mar kambini ,ohala ma kambini timo, gik ma gioro, kuma kambi ni nitie, gi kuonde ma giore gik mopogore opogore. Mar ariyo, abo dhi wacho gik mane okethre, kata mwandu mane okethre, kumane gikethre kaka ne gikethre. Ka kao kuom mfano wawach ni ne bedni waoro lewni kendo giuso lewni ka gipogo ekor piny ekor gwenge koni gi koni to lewno gi olal e gwenge mag Ahero kane garini orado gi oula mane oyweye. Abo chako gi wachoni ma e kambi ma ogol lewni e gwenge ma opogore opogore, aah, wago mos kuom jonyiewo mane onyiew kodwa lewni e gwenge madhi yoo ka Suba mane onego obedni ikownegi lewni odiochieng ma kawuono. Gari mane otingo lewni gi noyudo hinyruok e gwenge mag Ahero kuma ne oula mane mol matek ne oyweye. Kendo lewni go kod gari ne oriko oting gi oula kendo lewni go olal kamano. Wan kaka kambi wabro duokonu lewni go kendo wabo miyou lewni manyien kendo wabo timo maber mondo lewni gi ochopue ewang saa. Kendo bang ndalo abirio, ngato ka ngato ei ode biro bedo ka yudo lewni mane onego obe dni oyudo.

Achiel, abo cha, abo ng'iyo kendo e kinde mane kambino owachoni bo chopona mwandu mane onego obed ni miya, tok mano abo gochone namba mane gimiya mane onego obedni agochone. Koponi an gi shida moro maora, abo wacho nyinga gi, bo chiwo negi gima onego obedni imiya kod gikma opogore opogore mag ng'eyo ni an, tok mano abo penjogi kuma gima ,mwandu mane onego obedni gimiya no osechope kata kabe osegole e kambi mane onego obed ni igole. Tok mano, abo nyisogi odiochieng' mane giwinjore ni onego obed ni gichopona e mwandu no kendo abo nyisogi ni odiochieng no osekalo omiyo onego obedni gitimo matek ekinde matinie mogik mondo mwandu no ochopna. To kaok kamano anyalo kwayogi mondo giduokna pesana mondo adhi anyiep e kambi moro manyalo bede, nya bedo adier ne weche mane onego bedni, weche mane giwacho e saa monego obedni gichope kendo gichiwo mwandu mane giwacho no e yor mowinjore kendo obed mwandu machopo e kitengo mane giwacho

Achiel, anyalo tiyo gi apps mopogore opogore mantie e sime manyalo loko weche mondiki ,ginyalo loso go video kata anyalo, manya loko video e wech emondiki. Anyalo kao ,kane en video matiyo go e somo, anyalo kete e app kanyo kendo app no nyalo loke e weche mondiki. Tok kaseyudo weche mondik no ,kosendik e buk, ochalo buk ma ondik e sim, anyalo kawe takete e mbui mopogore opogore manyalo bende kete, manyalo poge mondo jopuonjre oyudi. Mar ariyo anyalo somo gini maber ma odonj e wiya kendo mabedni an gi ngeyo malongo eka anyalo yao video kata anyalo yao buk kendo anyalo ndiko gik mage asomo kendo kaka ne awinjogi, to kasendikogi anyalo ketogi e mbui mondo bedni inyalo pog gi mondo jopuonjre mopogore opogore oyudgi. Mar adek bende anyalo mana kao gima natiyo go no kaka ne entie no takete mbui, kendo e mbui no anyalo poge e mbui mangeyo ni jopuonjre mangeny, mohingo, mathoth malongo nyalo dhi mondo oyud gigo

Loko nambane mar siri. Abiro nyise ni oyaw app, to ka osewa app to oket nambane ma otiyogo, nabane ma wuon app ong'eyego, ok nambane onyalo bedo namba, onyabedo kata nying motiyogo. Tok mano kuma ikete namba mar siri cha kik oketi nikech wiye owil go. Piny mar kama ikete namba mar siricha, nitiega kuma inyalo lok nambani mar siri, obiro diyo kanyo kanyo bo tere kumoro ma dwa ni oket gimabe onyalo tiyogo e app no makapo ni nambane wiye owilgo to onyalo tiyo gi nambano. Onyalo bedo nambane mar emaim, nyinge mar email kata nyalo bedo nambane mar sim. Ibo orne nembni moko e email kata e simbeno, obo dhi kosekawo nambano obiro to ondike e app koni to kosendiko to app no biro yawore mondo ochak ondik namba mar sir manyien. To abiro nyise ondik namba mar siri ma wiye ok nyal wil go, monyalo paro seche ma odwa tiyo kode. Kata ka mano ok onyal to abiro nyise ni nitie mbui mopogore opogore monyalo kete kendo mbuigo nyalo bedo ka parone samoro amora modonjo e app kanyo. Gima bende anyalo nyise en ni namba mar siri be kik okaw mayot ma be ka jomecho obiro to jomecho nyalo maye

Mae nonro motim gi sirkal mar Kenya. Kendo nonroni otim ne nyithindo matin ne higni abich. To nonroni kitime ing'iyo nyithindo maok yud chiemo malong'o. King'iyo nonroni koa e higa alufu achiel miya ochiko piero ochiko gadek nyaka alufu ariyo piero ariyo gariyo, ineno ka nyithindo maok yud chiemo maber osedok piny kendo nembnigi osedok piny ato pod gima thagowa e nonroni, ineno ka pod nitie nyithindo madhi apar gaboro, nyithindo madhi apar gaboro ewi ji maya achiel, ma mia achiel nitie nyithindo apar gaboro maok dong mowinjore, nitie nyithindo apar ei miya achiel ma pekgi ni piny ni pek monego gibed go e hikgi. Bende nitie nyithindo abich e higa mar alufu ariyo piero ariyo gariyo ma bende odhero to ei nyithindo miya achiel, bende nitie nyithindo adek ma pekgi olo pek monego gibedgo. Ma nyisowa ni e pinywa mar Kenyani chiemo ok yud maber gi nyithindo kendo ng'eny nyithindo tho kuom kech. Nyithindogi king'iyogi iyudo ka odhero kendo wengegi owuok oko, kendo nyithindogi afya gi ok nitie eyo maber

Aaah, kompyuta nakuogno tiyo go tok kane asetieko klas mar aboro, klas aboro kinde mane wayweyo karito donjo e okang' machielo mar skul mar sekondar. To kanadhi tiyo gi kompyuta ne en puonj mane babawa otera mondo opuonja tiyo gi kompyuta e gik matindo tindo, ng'eyo gik moko achiel ariyo e kompyuta. To gimane otimore e odiochieng mokuongo, nakia kata yao kompyuta, an nang'eyo mana ni e kompyuta nitie kuma idiyo, tok kisediyo mago to nitie nembni mawuok kata weche mawuok e mbele kanyo. Japuonj mane puonjowa nobiro ngeyo ni onge gimane angeyo malongo, omiyo kane ochako puonjowa, nochako puonjowa ka nga puonjo nyithindo, noterowa mos kendo ei terowa mos no ,aaa, nayudo ka apuonjora gikma opogore opogore. Gimoro achiel mane otimore ma dagomb mondo jowinjo onge, en ni aah, kane akuongo tiyo gi kompyuta nakia kaka iloko kia kumoro achiel kidhiye mar ariyo, kidwa yao oboke tiyao nango, kidwa yao video tiyao nango to ei kia no noyudo ka jopuonjre moko nitie kanyo kendo negipenjre kuma nayae kendo ano nokuodo wiya to bang mano naduogo puonjra kendo naduogo ngeyo kendo sani alony e weche mag kompyuta.

Okahero tich mar yang'o kata tich mar chamo ring'o nikech ring'o ng'eny gi tuoche mangeny mokelo. Achiel ringo medo thuolo mar ngato yudo kansa, kendo kingiyo joma osomo mang'eny kata joma timo weche mag kansagi wachoni joma chamo ringo nitie gi thuolo mang'eny mar mondo giyud kansa. Mar ariyo ng'ama chamo ring'o medo bende acid e dende kendo iyudo ka ng'ano iyudo ka dende nya bedo gi tuoche mopogore opogore nikech acid moidho no.Mar adek, rego ring'o e del ok yot kendo iyudo ka del tiyo gi gik mangeny, gik mang'eny e del tiyo gi gik mopogore opogore mar mondo oreg ringo nikech ring'o iyudo kolos gi, nyinyo molose en gik ma ose ,aah ,kikore kendo gibedo motegno kendo dwaro ni del obed gi gik mopogore opogore mana ni mondo oreg ringo ni mondo obed ni inyalo kawe e del kendo nyalo nyalo konyo del. Moro kendo, ringo jii bedo gipek, kendo gibedo gi del mangeny moloyo del monego gibed go ei gi, kisungu dendo gi dhok moro ni obesity kendo mano e gima omiyo ooka ahero wach mar chamo, yango kata tiyo gi ringo kaka joka dhano

Ma en puonj kaka itiyo gi kompiuta kata teknolojia ma nyasani. Kendo ma ng'ano oting'o e pichani en chiel kuom gik mokonyo eyor kompiuta, oyieyo kata gikisungu idendo ni mouse. Kidua puonjo ng'ato kaka anyalo puonjo ng'ato mondo ong'e tiyo tich mar puonjo kata tich mar tiyo gi kompiutano, achiel nyaka abed gi kompiutano kendo nyaka abed gi oyieyono mondo asiemne. Mar ariyo abo weyo, seche ma apuonjo ng'ato ni abiro weyo ng'ato mondo otem matimo mar adek bende en ng'at ma oyie gi teknolojia ma kinyasani miyudo e pinywa ma kinyaluoni iyudo ka nitie joma pingo teknolojia ma kinyasani ka giwacho ni mano gik mane okel gi wasungu, kata ka giwacho ni mago gige jachien. Nyaka puonj ng'ani mondo oyie teknolojia ma kinyasani e mano gweth ma dhano kuom parone oseyudo. Gimoro kendo mabiro timo mondo anyal puonjo ng'ato en kaka onego bed ni otimo tijni. Abiro bedo kanyiso ng'ani ni kaber to onego bed ni oyudo kompiuta mamare kendo oyudo oyieyo mamare kendo obed kotimo gini kinde ka kinde mondo obed nia wiye nyalo mako kata onyalo bedo gi ng'eyo e gini malong'o kendo e yo moriere.

Ma en lendo mar habari kendo en lendo makalo e yo mar mbui, kangiye to en lendo mar tesend miluongo ni Citizen kendo gima ondik kanyo nyisani en odochieng mar tich adek kata en tich adek. Gima ondik piny nyisani e lendo ni dhi bedo gi wendo kendo kingiyo gima ondik nyisoni wendoni dhi bedo ka go mbaka gi jalendo. Gima chak biro e pacha e weche mag lendo ni en ni nyaka bedi ni nitie gimoro midwa nyiswa kaka jopiny, midwa nyiswa kaka jogweng ma onego obed ni wangiyo kendo lendo mar yore mag mbui giitimo e saa ma opogore opogore. Kingiyo mae kaluore kod kaka angeyo tesend ni, ma en saa adek otieno ei tesend miluongo ni Citizen kaka nasewache cha. Gimoro kendo machak angeyo kae, angeyo jalendo madhi lendo, iluongo gi nying mar Jeff Koinange, egima weche mondik kaka JK no, ochungne. Mago e gik mabiro e pacha

Achiel kuom gik maneno ka chief kata jodong gweng' timo e gweng'wa, achiel gibet piny gi familia kata jodala mag nyako gi jodala mag wuoyi kendo ging'iyo ka jodelnigo bende nitie gi tudruok moro, bende ginyalo bedo ni gi jok gin joka ng'ato achiel e yore mopogore opogore. Mar ariyo, bende ging'iyo timbe mag woyini gitimbe mag nyako, kanyalo bedo ni wuoyini nitie gik mane otimo e gweng' ka maricho, kaka miyi ng'ato moro ich, kata kaluore ni ojakuwo kata gima opogore opogore. Kobedo ni wuoyini nigi timbe maricho, kata kobedo ni wuoyi nitie gi nyako manomiyo ich, nyaka ginyis wuoyini ni nyaka ni nyathi midhinyuolno kata nyako mano miyo ich nyaka okaw kaka dhako, onyalo kawe ka dhako mokwongo, kata mar aricho. Moro kendo, ka iyudo ka achiel kuomgi nigi timbe maricho, inyalo nyiso wuodgino kata nyargino ni mondo kik oriwre gi ng'ani i keny. Gimoro kendo magichako gitimo gidhi gikawo ,ka en gi jodala wuoyi, nyalo kowo wuoyino, mondo odhi orad gi joka nyako kendo ginyalo konye e seche michako kata kiwuoyo e weche mag keny gi dhok monego bed nichiwo mag riwruok mar keny mar jogi.

Nitiere miyo moro mane chwore otho, to miyoni ne miyo majaber kendo ne pod otin, pod no pichni, tok ka chwore osetho moseiki, koro odiochieng' achiel tok koseiki, to miyoni noyudo atera, to aterani ne en nyathi wuod gweng',nyathi jaduong' gweng'. Koro kane nyathini osedhi gotieno, magise timo gik magitimo e otienono. Koro kiny okinyi, to nyathino ochiew to odok dala. Tok mano to gima ne ng'ani kia ni miyoni be ne nigi atera moro. Koro kinyne, to atera moroni nobiro. To ne giwinjore gi nyathi jaduong' gweng' ni kiny ok obi. To gimoro notimre, bi nyathi jaduong' gweng' nolawo thum, to koselawo thum to koro nojony mokonyal chopo dala, koro nowacho ni we obar ka ateraneni, ir miyo ni. Kanodonjo, to noyudo ka nitie jaduong' moro mabe miyo ni ne terorego kanyo. To dhawo nowuok, kendo jogi yawuoyi ariyogi nomakre, ok anyal luongo ni moroni ne wuoyi but ne ng'aduong'. Ka jogi osedhawo osedhawo, to miyoni ogo koko moyawo taya. Koseyawo taya, to ka nyathi jaduong' gweng'ni ng'iyo ng'a omako, toyudo ka omako jaduong' gweng',jaduong' gweng' be ka ng'iyo ng'a omako, toyudo ka omako wuode. Mano e stocha.